Ni ko mbaretab kitunguik ne ripot komie, ako kokoyam kekes logoechuto, kokoekitu kitunguichu komie ak kobongonotin komie, toku kole kararan ng'ung'unyat amu motinye beek chechang mising ak koboru kagiletabkei ab kabatindetab logoechotok.

En boisioni komakat karik chekebelsen akeboisien kesiren alamet netepchei en muitab tionyoto, mi rangik chepo kiaki chekeboisien kora lakini chuto komoteptos koikeny, makat kora ng'omnontet nekimoimoen tiondo simat kobit macheraa chito anan ko kiaki ,makat kora ng'omnontet nekenoe kiaki akopo kenyisiekwa mising.

Pichaini koboru kikundit ab piik che katebso ng'uny eng taitab got ne kakechobe ketik, kelach icheket ingoroikab kimila ako kelach sonoek che kororonen kora, ako akenge kosute sotet eng yo ne imuchi komoche kokonore chego, toku kora kole olin bo resop amu eng ng'ung'unyet no toku.

Tepchei sikirioni koune mechei koserkei eng cinema amun loisetab ngororik ako toku kora kole boiboi ngorori choto eng safarini. Inemu rangiat kora neu saliat tamusino kouyo mi sherehe nekebendi, katebi kou taxi nebo ngororik sikirioni.

Pichaini koparu kapunguit netindoi ingwek che terchin komitei kitunguik, kabichek ak spinach. Toku kole kokoim ketem kabichechu ak kokoyam kepoishe ingwek chuto. Toku kole ripotin ingwechuto ako kokesemberchi imbaranito komnye. Pichaini komuch kopar kararanindoab ripsetab rurutik ak kararanindoab rurutik che miachen.

Eng kanetisietab boisioni komuch itaune inet kanetisietab ole kiyaitoi lipanishet. Netai iporchi chito koyat mpesa eng simet ak kokwei olekakiseer lipa tetyo konde nambarit nemechei koyakchi rapinik kou till ak chepkondok chemachei kolipan kou elput ak bokol aeng ak tamanwak sisit tetyo koakikishan kole kainde chepkondok ole makat eng keretab arorutikab thibitisha.

Boisiet en eleu youth Kobo komonuut en yeikoojin nyeraniik boroindo konetkee chejaang ok koeekiitun toreti konetkee ijeeken konetutiikab sobeet ok yetunotet kobuun konetutiik cheterjiin toretii korak koib kibageenge en nyeraniik jekeree komonuut en teseet ab tai nenywaan konuu koraak boroindoo kokoon biik kobwotutiikjwaag en kokweet

Yaetab boishoni en siretab ing'oroik kobokomonut amuun toreti kochuchut takatakek akoyai kochobok uchumi, kora kotereti biik kebeberta konyor ing'oroik ak kwoyonik chekororonen en beit neityin icheket ak notok kochuchuche boishetab chepkondok, toreti kora kotech emet en kotuyetab biik.